ĩĩ no ndarĩrie kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, ĩno nĩ mũthuri, maracagũra ng'ombe cia kũruta indo kwa mũtumia wake, ithuĩ ta agĩkũyũ twĩtaga rũrũ rũracio. Ũrĩa athuri mokaga makauga thogora ũrĩa mũirĩtu ekũgũrwo nĩguo akorwo nĩ mũtumia na mũthuri maraikara hamwe e mũgũre, e wake. Kũonania nĩ auma kwao na mũthuri nĩ amũgũra, na ithuĩ rũu tũrũĩtaga rũracio.

Ndĩaga atĩa irio ici? Irio ici nĩ mboco, na cabaci. Ndĩ ciendete rĩrĩa ndĩratinangia shabashi ĩyo, ngashiĩkĩra mboco-inĩ, ũguo nĩguo niĩ ndĩ cirĩaga.

Niĩ nĩ nyendete ũndũ ũyũ tondũ ũyũ nĩ ũndũ ũrĩa, aya nĩ andũ me ũrĩmi-inĩ maroya ĩndo magĩcibokera igũrũ wa kĩrori na ũndũ ũyũ nĩ ũrehete baida nyingĩ thĩiniĩ wa Kenya ĩno ĩtũ tondũ nĩ ũtũmĩte mbeũ njithĩ ĩkorwo na mawĩra tondũ nĩ ũgũkora ũyũ ũrũgamĩte haha ekĩrĩte kobokobo anga ndararĩ na wĩra na thaici enagũo. Mwene kĩrori ena wĩra ũrĩa aratwara kĩrori ona arĩ na wĩra. Nĩ ndĩmenete ũndũ ũyũ, nĩnyendete ũndũ ũyũ.

Ũndũ ũyũ wĩna bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa tondũ atumia aingĩ arĩa matarĩ na mawĩra ma obici, nĩmakoretwo makĩiga ngũkũ. Na, ngũkũ nĩcirĩ bainda nyingĩ mũno, tondũ ngũkũ nĩĩrehaga matumbĩ, nĩĩrehaga nyama na rĩrĩa mũtumia ũcio ararera ngũkũ ici, e ta mũrĩmi mũnini kana mũnene nĩonaga kĩndũ gĩa kũiga gĩa kũigĩrĩra irio metha-inĩ whaĩ-inĩ, tondũ nĩekwendia matumbĩ kana endie ngũkũ ĩyo one mbeca.

Ĩĩni nĩ harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ nĩũndũ wakĩ?.Nĩ hakwa ta mũrĩmi mũnini rĩrĩa itarĩ na mbeca cia kũiga mbiacara nene ingĩoya ngũkũ ciakwa ta ici ndĩcige handũ ndĩcihingĩre. Nĩ nguona mbeca ũũ atĩ no njoe ngũkũ ĩmwe ndĩmĩendie. Kana ici ngũkũ cia tega ĩ no nyendie matũmbĩ macio na nyone mbeca. Ona okorwo ndirĩ na mbeca nyingĩ cia gũika ũrĩmi wa mbeca nyingĩ.